Savings account ĩkũheaga wĩyathi wa mbeca ciaku tondũ no ũrute mbeca ciaku ihinda o rĩothe ũngĩkorwo na ibataro rĩa hi na hi. Nayo fixed deposit account mũbanganaga na bengi ihinda rĩrĩa ĩgũkũigĩra mbeca ciaku ũtarĩ na wĩathi wa kũruta mbeca icio nginya harĩa ihinda rĩrĩa mũrĩkanĩire rĩgathira.